Mano matimore e tiponi en jal ma ogwom e sama otieno kendo orwako ogudu. Kuma ogwomeni, ochalo ka gima ogolo gigo machalo lewni kokwanyogi kendo opangogi. Jalni orwako wuoche kendo orwako long' ma kite opogore ahinya.

Piny Kenya oseketo chik makonyo e yor omenda, kendo mondo omi iwil omenda kowuok e piny maoko nyaka e piny Kenya osebedo mayot ahinya. Moko kuom mago mosetimore en kelo mar mpesa ma ji sani tiyogodo e oro pesa mapiyopiyo e tung' piny Kenya kata piny mangima. Kendo maeki inyalo med ber mana ka sirikal nyalo chiwo chik momiyo gini eki mar mpesa itiyogodo e yono mayot kendo maonge gigo matamo mondo omi oti e gwenge te.

Chudo mago ma itimo kod sime mar lwedo en kaka sama idhi e chiro kendo ikawo gigo matindotindo kendo kiyudo ka jauso tiyo kod namba no kaka mar mpesa kendo inyalo orone omendano eki kokadho kod simu. Maeki kelo yot ahinya, kendo mae konyo janyieo nkech koro pesa mare ok ng'adi sano ma odwa gole kendo kodatiyogodo mapiyo piyo.

Tiponi tang'onwa bengi. Bengi en kar keno mar gigo mopogore opogore mag mwandu mag ji giwegi kata mano mar sirikal. moloyo ahinya ma ikano kae to en omenda, kopogore go omenda, wan kod jogo mokano otese bende mag mwandu kaka otese mag lo kata mag udi mag ji giwegi. Kopogore gi mano ntie jogo bende mokoano mwandu e yor mula kata chumbe mago mopogore opogore.

Kuonde donjo e mbui mag piny owacho osebedo mayot ne jogo manigi ng'ol kaka muofni kata jogo ma ok winj wach. Maeki kaluwore kod teknolojia manyasani mosekel gi jolony kendo moseyango yorno eki maber makonyo jogo manigi chandruokgi eki. Kendo sani gin be ginyalo yudo konyruok e yono mapiyopiyo e mbui. Ginyalo yudo konyruok gin giwegi kata ginyalo yudo kokadho kuom jogo magin go machiegni makonyogi e yor mbui.

Mondo omi iyud kipande e piny Kenya nyaka ibed gi otas ma en ranyisi ni onyuoli kendo idongo e piny Kenya. Kopogore gi mano, nyaka ibed gi ranyisi mar jonyuolni duto kata janyuol achiel ma nyiso ni en jakenya kata ok en jakenya. Bang'e ibiro tiyo gi ruodhi mag gwenge mibiro miyo otese gi kendo gibiro chwalogi e odno eki mar loso kipande. Bang' ndalo moko kata jumbe moko manok, ibiro yudo kipande mari. Kendo ka olosore e yono marach inyalo dwoko e ofis maggi kata itiyo mana gi ruodh gwenge ema ichwalonegi richo motimore bang'e gikonyi kendo gilose.

Mano mabiro e pacha kaneno tiponi to en rapim mar yamo bang' dweche e higa mangima. Maeki tang'onwa kaka teko osebedo karingo kendo kaka chieng' rieny kata sano mantiere gi ng'ich. Rang'isi mar yamo konyo jopur moloyo to sano kaka owinjore gipur chamgi mano ma gi pidho.

Ne atimo kwayo mar huduma namba, kendo maeki ne en yorno maber ahinya mar yango jopiny Kenya. Ne en yorno madhi chiwo kony ne jopiny Kenya duto. Kendo kata kamano nodhi yango kwan jpiny Kenya mangima kendo maeki ne dhi bedo yorno maber ahinya mar pogo omenda kata kony kowuok kuom sirikal e yono maber ne ji duto kendo maonge mibadhi.

Maeki en kanyakla mar jogo mag jowuoth kata jogo maloso chike mag wang' apaya. Jogi gin kanyakla maketo chike kendo gitayo yor wuoth mar jopiny e ndarago eki. Kendo giketo ikruok kata loso apaya sano ma okethore.

Mano matimore kae en weche mag od bura mar kaonti ma itelone kod mano spika mar kaonti kod jood buche mag gwenge e alwora mag kaonti. Maeki giyalo bura kendo giloso chike mago matayo dongruok e kaonti.

Mondo omi apuonj ng'ato luoko gari, mokuongo nyaka obed gi hera mar tijni eki. Mar ariyo, abro kawe kendo abro tere kanyono eki mar luoko geche. Bang'e abro tang'one kuondego eki manyaka luoki maler kendo kuonde mamoko manyaka mul kata luok ka ng'ato ntie motang'. Bang'e abro puonje kata itiyo gi mashinno mar kuoyo pi kendo lawo matokano eki.